Mamenyaga thogora wacio na atĩ, no morie mwendia wa nguo icio, ningĩ no marore nguo thogora wacio wandĩkĩtwo nguo-inĩ icio, kaingĩ nĩikoragwo ciandĩkĩtwo, na rĩngĩ no marore nyenda-inĩ cia ũkinyanĩria tondũ kaingĩ nĩ cikoragwo ciandĩkĩte thogora wa nguo ciothe.

Ĩĩ nĩ ma CCTV nĩ citeithĩtie kũrehe ũgitĩru mĩciĩ-inĩ itũ, nĩ atĩ nĩ cikoragwo cikoragwo cikĩoya video ya kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mũciĩ-inĩ ũcio na rĩrĩa kũngĩhanĩka kũgĩe na wĩici, kana mũndũ akĩ hau na indo njie nĩhetũkĩre hau na indo njie nĩ ĩhotaga kũrorwo video -inĩ icio na mundũ ũcio woya indo ciene akanyitwo.

Ũranyihia ũici na atĩ, nĩmarona handũ ha gũtinda mũthenya mũgima makĩona kĩndũ gĩa gwĩka. Ningĩ mbeca iria maragĩthũkũma hau gwaka itĩ-inĩ rĩ nĩcio cirakĩmateithia kĩmũtũrĩre-inĩ kũoguo matirabatara gũthiĩ, gwetha kĩndũ kĩngĩ gĩa kũmahe mbeca.